Matunda maya gũkũ gwĩtũ matihiũkĩtio ũrĩa kwagĩrĩire, na matihandagwo na njĩra nene, andũ aingĩ mamahandaga ta rĩ mahũa, ũgathiĩ ũgakora mũndũ e na matunda ta matatũ kana matunda ta mana, na kaingĩ ũmahandaga o haha mũciĩ-inĩ. Ũgakora mũndũ e na matunda ta merĩ kana ta matatũ, na ũgakora ti matunda, angĩ matihandaga maya matune, ũkoraga andũ aingĩ, ũrakora kwĩ na mũndũ wĩ na ma rangi wa ngirini, ũgakora na ti matunda maingĩ, ti andũ aingĩ mamahiũkĩtie na njĩra ĩ yo. Andũ aingĩ mahiũkĩtie kũgũra matunda maya kũria ndũka-inĩ kana mabarabara-inĩ gũkĩra kũmahanda. Na gũkũ no meke wega tondũ arĩa mahandĩte ta macio mahandaga ta matunda , ta mahua nĩũkoraga matunda maya nĩmaciaru, na nĩmaciaraga na njĩra njega, kogwo nĩ ithuĩ tũtawĩkĩrĩire na njĩra ĩrĩa nyagĩrĩire, nĩ ũndũ ũngĩrĩmĩka wega, nĩ ũndũ ũngĩrehera andũ bainda.

Ũrĩmi na ũndũ ũyũ wa gũkũria marigũ, ũgakahũra irigũ, ũgacoka ũkarĩkĩra cuba-inĩ, ũgacoka ũgekĩrĩra irio ciĩho cia mĩtukanĩrie ya gĩthiko gĩkĩ ya tekinoronjĩ ciĩho nĩgetha irigũ rĩhote kuma mĩri na rĩhote kuma thuna. Gũkũ ũndũ ũyũ ũtiĩkĩrĩirwo, andũ aingĩ mendete gũkũra thuna kana mori kuma irigũ-inĩ makahanda, no andũ no okorwo no mekĩrĩre ũhoro ũyũ wa tekinoronjĩ, nĩũndũ wa bata mũno, nĩũndũ ũngĩhota gũteithia andũ tondũ akorwo nĩta irigũ rĩmwe, no rĩhote kuma tũthuna tũngĩ, thuna ta kuma magana merĩ kana thuna kũringana na irigũ ũrĩa rĩigana, tondũ ũngĩoya o irigũ o irigũ, rĩtuĩke nĩrĩgũtuĩka thuna, nĩũndũ wa bata mũno. Ũrĩa twĩkĩte gũkũ gĩthomo gĩkĩ kaingĩ kĩa, tuonaga gĩgĩthomithanio nĩ andũ a karo, gũkũ ũguo Mwea, ndanathiĩ ngona, no nao nĩmathomithagia gĩthomo kĩrĩa gĩagũkorwo atĩ, ti irigũ makũragia cuba-inĩ, o makũragia gathuna kanini. Karigũ thuna kau kamwe, gakauma thuna nyingĩ, no ũyũ wa irigũ

Ũndũ ũyũ rita rĩa mbere ndawĩkire na njaara ya kũhoya. Gũtiarĩ maĩ, ndatahaga maĩ na mĩtũngi. Ndataha na mĩtũngi, ngoka ngekĩra. Ndahandĩte managu, na thũkũma. Na nĩciacokire maĩ makĩũra, so itiakũrire. Na warĩ ũndũ wĩna mĩnoga, no nĩmĩega. Mũndũ aitagĩrĩria maĩ harĩa kamũmera gaku karĩ. No nĩwakoraga ningĩ nĩ ũrahũthĩra maĩ maingĩ mũno, nĩ gũitĩrĩria maĩ maku no mathiĩ handũ hanene, ũgakora atĩ mathiĩ handũ hanini. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩgũkorwo nĩatĩ, ũngĩkorwo maĩ ũragĩra handũ haraihu, wathiaga ningĩ ũgĩũka harĩa wambĩrĩirie ũgakora harĩa nĩkũmire, tondũ ũngĩkarĩkia harĩa ũhandĩte, nĩũgũikara ihinda inene.

Ũndũ wambere ũrĩa mangĩamba gwĩkwo, nĩ gũthomithio, mambe mamenye bata wa indo iria marahũthĩra na bata wa gũitungata. Nĩ ũgũkora indo iria nyingĩ tũkoragwo nacio, nĩ kũũra ciũraga na ikaga kũhũthĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ ugakoraga indo nyingĩ iria iratigara, matigari macio nĩ gũthũkanga mathũkangaga na nokorwo no macokio, mathondekwo matuĩke indo ingĩ cia bata, indo ingĩhũthĩka, na indo ingĩteithia mũingĩ. Ta rĩu nĩ ũka ũgakora matigari ma indo iria, baibũ iria tũrarĩma nacio, mabati, ũgakora marĩ o gũkũ, nĩ gũthũkia marathũkia marĩa matũrigicĩirie tondũ matiaigirwo wega kana gũtiahũthĩrirwo wega. Tũtikoragwo na gĩthomo kĩiganu, kĩndũ gĩa kerĩ, tũtikoragwo na kũndũ kũingĩ tũngĩtee indo icio tondũ okorwo nĩ ta indo ta cia mĩnyoore, indo cia mabati, ũgathi ũgakora nginya cuba, ti andũ aingĩ moĩ gũcihũthĩra wega.

Hebata kũhanda thũkũma, tondũ ũndũ wambere nĩcio nyeni iria ikũraga naihenya. Na ũndũ wakeri, nĩcio nyeni iria gũkũ irĩagwo nĩ andũ aingĩ. No nacio andũ nĩmacihũraga ndawa mũno, tondũ nacio nĩ ciendetwo nĩ tũgunyũ mũno . Ningĩ itikoragwo na thĩna mũno gũkũra. Itirĩ thĩna wa mĩkũrĩre. Ũngĩkĩra thumu, ũcoke wĩkĩre bataraitha, ũcoke ũhuhĩre ndawa ũrĩa kwagĩrĩire, na ũhe maĩ, nĩ igũkũra naihenya, na ikũhe magetha ma naihenya. Arabu nĩ kĩndũ o thutha wa thikũ ithatũ no ũgethe. Na nĩ indo ciĩkaga wega mũno. So tiandũ aingĩ makoragwo na thĩna wa nyeni ici, nĩ nyeni njega.

Ĩno nĩ greenhouse ĩrathondekwo, kũrĩa gũitĩtwo thumu na tĩri ũgathondekwo wega na gũgathondekwo tũcĩra twa gũthiĩra nĩtuo tũtũ ũguo kwĩna rũriginĩ. Nĩkũroneka nĩgwĩkĩrĩtwo maratathi wega makagitĩra ũtheri na tũtambi nĩgetha wona guoka kũhandwo mĩmera ĩrĩa ĩkũhandwo ĩkũre wega. Ningĩ nĩkũroneka gũitĩtwo thumu wega koguo kĩrĩa gĩkũhandwo gũkũ nĩkĩroneka nĩgĩgũkũra wega tondũ thumu ũcio nĩmũite mũingĩ na nĩũroneka nĩ thumu mũhĩu. Nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩrahũthĩrwo nĩũndũ wa kũruta maciaro maingĩ na maciaro mega na maciaro matarĩ na ndawa nyingĩ tondũ wona mũndũ ahanda gũkũ ndũkũhũra ndawa mũno.

Arutwo nĩ maageriĩrwo nĩ gũkorwo magĩthomithio mĩtugo mĩega, na mĩikarĩre mĩega, ya ithuĩ andũ a Afrika. Ũndũ wa keerĩ nĩmagĩrĩirwo gũkorwo ningĩ magĩthomithio kũheaga andũ arĩa angĩ itĩĩo. Nĩ getha rĩrĩa mathiĩ kũruta wĩra wao, makahota gũikaranagia na andũ arĩa angĩ, tondũ itĩĩo nĩcio mũndũ. Nĩ ũũru mũndũ akarutagwo maũndũ marĩa mangĩ, makarutwo maũndũ ma cayanci na maũndũ marĩa mangĩ no makaga kũrutwo maũndũ ma mĩtugo. Mĩtugo nĩyo ĩthũkĩĩtio mũno nĩyo ĩtũmĩte andũ aingĩ maremwo nĩ wĩra. Na maiga mũndũ ona wĩra waake akaremwo nĩ gũikara na andũ arĩa angĩ. Tondũ nĩ twagire gũkorwo na ũigĩrĩreki, na tũkĩaga gũikaraga na mitugo ĩrĩa iitũ ya undũire, nĩ gũkorũo ũndũire nĩ watũteithagia mvno kũhe mũndũ ũmwe na ũrĩa ũngi tũkamũhe gitĩĩo na tũkahota gũikarania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũkaaga kwĩenda. Ningĩ arutwo mathomithio kũmenya gũikaraga na andũ arĩa angĩ to o mũndũ gũikara e wiika. Nĩ gũkorwo atĩ ona ũngĩtonga wĩ wiika kana ũthome, wĩĩke maũndũ marĩa mangĩ wĩ wiika, nĩũrabatara andũ arĩa angĩ. So, Kũoguo nĩ mekwenda gũthomithio ũhoro wa kũrutithanagĩa wĩĩra na andũ arĩa angĩ.

Ũria ndingĩruta mũndũ ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ wa mbere ambe agũre tũnyamũ tũtũ twa kũhandĩra mĩmera. Ũndũ wa kerĩ acoke arigicĩrie, athondeke handũ ha kũiga tũnyamũ tũtũ, either twĩ na mĩmera kana tũtarĩ mĩmera, twendaga tũkarigicĩrio wega na maratathi. Twarigicĩrio na maratathi, nĩgetha nĩũndũ wa ũrugarĩ, na nĩũndũ wa kũmenyerera tũtambi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũthondeka tĩri wa kũhandĩra tũnyamũ tũtũ. Wendaga tĩrĩ ũcio ũkamba, ũgakorwo wĩ tĩri mũhinyu, na tĩri ũtarĩ na mĩrimũ, tĩri mũnoru, tĩri atĩ wahanda kĩndũ gĩtegũkũgia. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũmũruta ũhoro wa gũitĩrĩria maĩ tũnyamũ tũtũ, tondũ tũtiendaga gũitĩrĩrio maĩ maingĩ. Tondũ waitĩrĩria maĩ maingĩ nĩtũkũmunya kĩrĩa ũhandĩte, na ningĩ nĩtũkũmunya tĩri, nĩtũkũruta tĩri wothe ũrĩa wĩ thĩiniĩ wa tũrima tũtũ tũhandagĩrwo kĩndũ. Koguo nĩtwendaga tũgaitĩrĩrio maĩ na kĩndũ gĩtarĩ na maĩ, kĩraruta maĩ maingĩ na maĩ matarauma na thibindi nene. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrigicĩria kumana na tũtambi na...

Kwĩ andũ mahũthagĩra mĩbira, ĩkoragwo ho, ya gũkomera ĩgakũnogora mwĩrĩ, ĩkoragwo ĩhaana ta mbaruuni, kwĩ angĩ mahũthagĩra kuoya cuuma, kwĩ angĩ mooyaga cuuma nditũ ,ikorago na ũritũ ngũrani, gwĩ cia mĩrongo ĩtano, gwĩ cia mĩrongo ĩna, o mwena o mwena, kwĩ mahũthagĩra mĩkanda kũrũũga, nĩgetha manogoke kwĩ ingĩ ihũthagĩrwo macini cioyagwo na magũrũ, mũndũ akomete akoyaga magũrũ, nginya nĩgetha ahote kũnogora magũrũ, kwĩ angĩ mahũthagĩra nyamũ ciĩho ihana ta thibiring’i, ciho cia kũnogora wakora mũndũ akomete akamĩkomera ĩkamwoya, kwĩnangĩ nao mahũthagĩra macini ciĩho cia kũrũgama owamĩrũgama igũrũ noguo ĩrahanyũka rĩu nayo ĩkoo ĩkĩnogora mĩĩrĩ na kũhanyũka, kũringana na ũkamĩceta ũrenda ĩhanyũke ihinda rĩigana atĩa ,ũrenda ĩhanyũke na thibindi ĩhaana atĩa, rĩu hau nĩho ũkũmenya ũrĩa ũgũĩka tondũ rĩu we mwenyewe...

Ũndũ wa mbere, maũritũ marĩa airĩtu mageragĩra nĩgũkorwo, ũndũ wa mebre nĩ kwaga nguo njega cia mĩthako, ĩrĩa marathiĩ gũthaka. Nĩũkoraga mũndũ athiĩ gũthaka akorwo nĩ ta mũbira, no arekĩra tũraki, handũ ekĩre kĩnyatha kĩega angĩkĩra kĩĩ kĩ kĩkũmũiganĩra kũringana na mũthako ũrĩa arathaka . Ũndũ wa kerĩ ũgakoraga akorwo nĩ iratũ iria marekĩra, ũrakora mũndũ ekĩrĩte kĩratũ kĩa mũthako ũngĩ, kana kĩratũ tondũ nĩgĩatuĩka nĩ kĩa mũthako no timũthako ũrĩa kĩagĩrĩire nĩ gwĩkĩrĩrwo. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kwaga andũ ega athomeru wĩra ũhoro ũyũ wa mĩthako, ũgakoraga mũndũ o ũrĩa erwo, athiaga athomithanie, kana erwo athiĩ arutane ũndũ ũcio, athiĩ kũruta tondũ nĩhaga mũndũ ũngĩ no tiguo ena ũmenyo wa kĩũndũ kĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ niĩ ndikuona arĩ ũru airĩtu gũthaka, nĩmagĩrĩire gwĩtĩkĩrio tondũ o mũndũ ena taranda yake, na o mũndũ ndũngĩmenya kĩheo kĩrĩa, tũhetũo iheo ngũrani, airĩtu kwĩ airĩtũ me iheo njega kinya gũkĩra mwena wa arũme kana he tũhĩĩ, no ũgakora andũ acio nĩmareka wega mũno. Kindũ kĩrĩa ndĩkiuga nĩ kwaga gĩthomo.

Nĩndandĩkithirie namba ĩyo ya Huduma namba, no ona ndandĩkithia ndigana kuona namba ĩyo. Andũ arĩa angĩ magĩtĩrwo namba ciao, niĩ yakwa ĩtiaumire. Na kuma hĩndĩ ĩyo, niĩ ndionaga ũguni onomwe warĩĩ, wa kwandĩkithia namba ĩyo. gĩatũmire twandĩkithio, tondũ ona twandĩkithio, gũtirĩ andũ nyonaga makũ mahũthagĩra namba ĩyo. Kĩndũ kĩrĩa tũthiaga na mbere na kũhũthĩra tũthiaga na mbere na kũhũthĩra kĩbandĩ, kana kũhũthĩra passport. Nĩtwatarĩirio maũndũ maingĩ ũrĩa Huduma namba ĩgũĩka, no niĩ ndionaga bata. Twonire ota mathaa twatereirwo, tũkĩona ta kwarĩ na ũndũ wahithanĩtio thĩinĩ wa kuoya Huduma namba ĩyo. Tũgeciria kwĩna maũndũ thirikari yendaga gwĩka, nĩtweragwo kwĩna kura irenda kũiywo. Niĩ ndĩciragia maũndũ ta macio, tondũ ona twakĩandĩkithio-rĩ, twakĩagire kũheo cia Huduma namba nĩkĩ? No kwĩ andũ maheirwo kabandĩ kau, no gũtirĩ ũndũ ũngĩ, mũndũ nĩaikarage na kabandĩ na gũtirĩ handũ akahũthagĩra. Onaniĩ rĩu ndionaga bata, nyonaga nĩ mathaa twatereirwo. Ndaririkana ndatigire maũndũ makwa thiĩ ngandĩkithie Huduma namba, na

Nyonete ũũ nyonaga andũ mabacĩrĩire andũ maramenya ũrĩa mareka na gũthondeka nĩgetha irio irugwo, nĩ andũ mathomeire tondũ aya ti andũ o ũguo tũtikuga nĩ andũ a kienyeji, no ti ũkienyenji nĩ ithuĩ ũguo twendete gũthondeka indo o ũguo, tũtiendete kũbacĩrĩra kĩrĩa tũreka tũtikoragwo na mũbango ũkoraga mũndũ aratokothania handũ hamwe, ndarenda kũhanga tũindo twake notatũtũ nĩ wona nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa areka, nĩ aramenya kĩndũ gĩkĩ agwĩkĩra rĩma, acoke ekĩre gĩkĩ kĩngĩ, acoke ekĩre gĩkĩ kĩngĩ, okorwo nĩ tũmatunda otaguo, no andũ arĩa angĩ ithuĩ twendete gwĩka o tũmaũndũ o ũkĩenyenji na ũndũ ũroneka

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũngenagia haha, nĩ kũroneka nĩ kũndũ gũthaka, kũndũ kũroneka kũmenyerere, kũndũ kũroneka gũtungatagwo, kũndũ kũroneka kwĩna mahũwa, ma mĩthemba maingĩ, kwĩna tũmĩtĩ twega twa kĩruru, ũgacoka ũkona kwĩna mahũwa ma ũgemu, wa kĩrĩa ngũrani, mahũwa ma ngũrani mamĩthembe mĩingĩ, ũgakora nĩ gũthondeketwo karũgiri gathaka, onakoro nĩ karoneka tigati tigatinĩrĩrie, no ũngĩrora nĩ kũroneka kwĩna nginya waya ya kũirĩgĩra, koguo nĩ kũndũ kwĩna ũgitĩri, tikũndũ ona ũngĩrĩithĩria ngũkũ kana kĩndũ gĩaku ngĩngiuma nakũu gĩũke kĩingĩrĩte, kana mũndũ oke aingĩrĩte, nĩ kũroneka nĩ andũ maramenya kũhũthĩra ningĩ indo iria taĩri, kana mĩgũrũ, mĩgũrũ ya ngari ĩrĩa mĩkũrũ, nĩ ũrona ũrĩa ĩthondeketwo wega, na ĩkagemio na marangi ngũrani, ona wacoka ningĩ wo wona ũrĩa ĩgĩ ĩbangĩtwo, tikũrekio tokũrekio ĩreketio ĩĩ ĩbangĩtwo na ĩkahakwo rangi ngũrani, ĩgacoka ĩgakĩhandwo tũmahũwa tũkagema, nĩ kũroneka nĩ kũndũ kũgemu na kũndũ kwĩna ri.

Gũkũ gwitũ, biribiri hoho cihandagwo mĩgũnda-inĩ ĩno ya kawainda, kũndũ gũtarĩ kũgitĩre, kũndũ irahĩa nĩ riũwa. Kũndũ gũtarĩ na green house. Na ningĩ iheyagwo maĩ nagũitĩrĩria na nduthi, kana gũkũ tugaga ũkahũra maĩ na macini kuuma rũi, ũgoka ningĩ ũkanyitithania mĩberethi yaku, ũgokaũgaitĩrĩria. Nĩtũhũthagĩra maĩ maingĩ, na nĩ tũteyanga maĩ maingĩ mũno. Tondũ maĩ marĩa maingĩ tikũguna magunaga mĩmera ĩno itũ. Maĩ maingĩ nĩkũra moraga, tondũ ũkoraga tũkoragwo tũcimbĩte mũtaro wa biti ĩmwe wariĩ, nogakora wĩna ũriku wa kaũndũ kanini tarũhi ũguo, koguo maĩ macio mothe maingĩra hau thĩini. Maĩ maingĩra timo manyuĩka. Maĩ maingĩ nĩ kũra moragĩra tĩri-inĩ, na tũgakora nĩ twahũthĩra mbia nyingĩ mũno, na tũgateyanga maĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩatĩ nĩtũkĩhũthagĩra ndawa nyingĩ mũno, tondũ mĩmera itũ, ĩkoragwo ĩkũndũ rũriĩ-inĩ, kũndũ gũtarĩ kũgitĩre. Koguo tũtambi, nĩ tũnohoraga mũno biribiri hoho ciitũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ihĩyaga nĩ riũwa mũno, igacoka iga-

Karũgano karĩa ndingĩgana rĩ, nĩ ũhoro wa wũitangi wa maĩ gũkĩhũthĩrwo njĩra ĩno. Nĩ njĩra njega ĩkĩoneka ta njega mũno, mũndũ nĩ araitĩrĩria mũmera wake maĩ na ũkaũhe maĩ. No ũngĩrora njĩra ĩno rĩ, ya gũitĩrĩria maĩ rĩ, ũndũ wambere ĩ mĩnoga mĩingĩ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩteangaga maĩ maingĩ mũno, maĩ marĩa maingĩ rĩ, nĩ kũra moraga. Tũtimenyaga kũmenyerera maĩ nĩ atĩ ũgũkora mũndũ, ndũramenya mũmera ũcio ũrabatara maĩ kĩwango kĩigana atĩa, no we woka waũitĩrĩria tondũ weciria mũmera ũcio nĩ ũrawĩitĩrĩria, wahota kũwitĩrĩria tũmaĩ tũnini, kana ũwitĩrĩrie maĩ marĩa maingĩ. No maĩ marĩa maingĩ nĩ kũũra moraga. Ithuĩ tũkĩhũthĩra njĩra ĩno kana arĩa mahũthagĩra njĩra ĩno matimenyagĩrĩra maĩ. Na niĩ kĩndũ kĩrĩa ndingiuga nĩ ũndũ ũria wa bata nĩ kũmenyerera maĩ tondũ nĩ ũgũkora wahe maĩ mũmera waku maĩ maingĩ, maĩ mataraũguna tondũ maĩ macio matirĩ rũgama hau, no marĩikũrũka, okorwo ti gũikũrũka, no marĩcoka ningĩ manyuo nĩ tĩri moore, marĩa mangĩ mambatio macinwo nĩ riũa mambate moore.

Maũndũ marĩa macangĩire ũhoro wa namba ĩno ya Huduma namba kwaga kũruta wĩra nĩgũkorwo atĩ, ithuĩ bũrũri ũyũ tũrutaga wĩra naa mũrurumo. Ũmũthĩ twaigua ũũ nĩguo kũrendeka tũgeka ũũ, no tũtirarora atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ũrekwo-rĩ, wĩna ũguni. Ona tiga ũguni, ũgakora atĩ ũndũ ũmwe ũkoragwo ũbangĩtwo, no ũndũ ũcio kĩndũ kĩrĩa kĩrarongorerio hau nĩ wĩitangi wa mbeca na kũiywo kwa mbia. Ũici nĩguo ũrĩa mũingĩ mũno ũtũtongoretie. Ũgakora atĩ mũndũ oka anjĩrĩria kaũndũ, na handũ mũndũ atwarithie ũndũ ũcio tondũ nĩwabata, akona ekwamba atiganĩrie ũndũ ũcio, anjĩrĩrie ũndũ ũngĩ, tondũ naguo ũndũ ũcio naguo nĩguo ekũhota kũrĩra mbeca hau. Huduma namba yarĩ njega, yarĩ naa na ũguni, yarĩ na maũndũ maingĩ twerĩtwo mangĩtũrehera maũndũ ma bata, no ũgakoraga atĩ rĩu tũtũraga thutha. Nĩgũkorwo atĩ he mũndũ wokire, handũ ha atwarithie na maũndũ marĩa marĩ mega, ambire gũtigana na macio, mũndũ atwarithie maũndũ mangĩ, nĩgetha mũndũ ahote kwĩguna we mwenyewe. Ningĩ ũgakora atĩ, ithuĩ enyewe, tũkaga tũkandĩkithia kĩũndũ tũtirĩ na mĩtambo ĩyo, tũtirĩ na.

Ũndũ ũyũ gũkũ gwitũ ũrutagwo nĩ ng'ombe. Ng'ombe ikohererwo icoki, igacoka ikohererwo mũrau, nĩcio itũrĩmagĩra. Nĩikoragwo i raithi kũrĩma gũkĩra rĩrĩa tũrarĩma na moko, tondũ nĩikũrĩma handũ hanene gũkĩra rĩrĩa andũ marĩmĩte na moko, ningĩ nĩikoragwo na raithi gũkĩra rĩrĩa tũrarĩmithia na karagita, tondũ karagita nakuo gũkũ tũragita ti raithi tũoneke. Gũkũ ũguo mũrau nĩguo ũtũrutagĩra wĩra ũyũ, na nĩũrutaga wega, tondũ ũkũrĩma, ũcoke ũcokere rĩa kerĩ, ũcoke ningĩ ũgũkarĩre kĩrĩa ũrenda kũhanda. Kogwo nogũka ũgũka kũhanda. Ũndũ ũcio ũngĩ, kwĩ o marĩmaga na moko, magacimba na theci. No rĩu macimbaga ũgakora mũndũ harĩa aratua gũcimba rĩ, ni handũ hanini. No kwĩ o macimbaga ũũ, kũrĩa ũguo maĩka-inĩ ma mucere, kwĩ o macimbaga na tũcembe. Magacimba na tucembe, no ũgacoka, kwĩ nao o kũu marĩmaga na ng'ombe, kana gũkarĩmwo na tũragita.